Chang tuguk chechom kechobe en kapchi en mutai, tuguk choton cheboto chaik chekichobe karun yekong'etyo biik, chaik choton ko kiomto kimyet negong'et lang'at anan keal kii nekiomto en tuget, tuguk alak chekichobe en kapchii en mutai ko uchik ab matyek anan chebo bandek anan chebo mosonyik, alak ko kiteri, kiteri ko keworwore bandek ako marakwek akeyo sikeyam, alak ko chabatik, chabatik ko omitwogik chekichobe ungek ab ng'anuk, omitwogik alak ko kimyet, kimyet nekikwonye akeamda bendo anan ng'uek, alak ko biasik, biasik chekibolu en mbar komuch keam en mutai en korik alak, alak ko robwonik, robwonik ko omitwogik chekibolune mbar ak keyoe asikeyam mutai en kapchi.

miondab ukimwi ko miondo neya miondab nompo ukimwi ko matinye kerichek cheposo miondo noo mikerichek kitiok chepose miondo noo agoo boishe en kamoswek tugul chepo borto en rani anan betushek chekapata en kering kokamwa emetab Austria kole kakonyor kerichek chepo miondab ukimwi yetai yoto kokitomo kopit kerichek chepo miondab ukimwi kit nekitoreti biik komeny keny cheinye koroitab ukimwi komeny kenyishek chechang alakini mobeku miondo notok en borwek ab biik kerche choten kekuren erpis ak mitukoshek tugul en emet anan ko sipitalishekkerche choton kelugui en kutit kelugui en ak beek en kutit asikotoret borwek kobois komye ak miondo ab ukimwi

Chang' ng'alek en kokwet cheibu-cheibu-cheibu ng'alek ap soket en kokwet nenyu. Ng'alek chebo tai cheibu ng'alek ap soket en kokwet nenyu ko kipsomaninik che kakimanda eng emet che kikakobe university anan sukulishek chebo barak chemuch konai ng'alek chechang chebo soket. Alak ko mwalimuinik chebo-chebo sukulishek che nekiten en kokwet cho nete akobo ngalek ap soket asikonai lagok tuguk chemuch konyorchikei yekanai soket ak tuguk chetoreti ng'alek ap soket. Tuguk ko alak ko lagok-lagok ap kasari che chumchumen matuek anan, nae tuguk chechang' ye mi kenet en sukulishek. Ko chotok kotoreti koip ng'alek ap soket eng kokwet. Kiy age ko simeshek chebo sigik che toreti lagok konai saidi ng'alek ap soket komyee

ngalekab soket ii kotoreti lagok komye chang tuguk chenoe lagok yekoboishen tuguk ab soketcheu ole kichopto amitwokik ak elekitoretito sigiik yekabit achali yonkabit maat en korik kiyagee netoroti ngalek ab soket ii kotoreti sigiik konai tuguk chechang komye yemi kosomoni logok en gaa kochang tuguk cheinet sigik kwak ole kiteptoi ak kikwongdoi kerichek ak tuguk alak chepo komonut komie kii agee netoroti kotoreti sigik konai kit netesetai en emet anan logoiwek chetesetai en emet komugul kii agee netoreti ngale ab soket kotoreti lagok kosomonan komie en kaa yemomi mwalimuenik anan yemi olidei anan yekobit korotwek cheu korona kii agee netoreti kotoreti en piret chemi simeishek anan labtopishek chepo soket kotoreti lagok kopiren en kaa akwo kitiok

ngalek ab soket kotoreti en somanet komie kit nepo tai netoreti ngalek ab soket en somanet kotoreti mwalimuinik konai tuguk chechang cheimuch kimanai mwalimuinik yegisomonishe en kollechishek anan unipasitishek yeipuu lagook masualichegimainet chi mwalimuenik kotoreti soket asikowolchi masuali shochek komie kii age netoreti kotoreti sigik konet lagokwak en kaa yemomi mwalimuinik yemi tuguk cheu koroitab korona nekikerchi biik chechang korik anan yemi lagok olidei kii age netoreti ko toreti sigik kochuchuch rapishek chekiliponi en sugulishek cheu chepo mutiani ak rapishek alak chechang cheyoche sugulishek kolipan sigik toreti ngalek ab soket amun imuch koyai lagok en kaa ako toret sigik komalipan kii agetugul

Ye amwae ane kole kotai kapkirwok akobo chepkondok ap kisomaninik ap university, ngeme ngeme kisomaninik komyee. Kiy nepo tai ko chang' kipsomaninik chemii university che maimuchikei sigik komyee kolipan rabisiek che manye, che machei univeristy. Che chotok ko cheu rabisiek chebo mutianik anan che kilipane korik. Kiy notok neae lagok chechang kometo sukulit akobe kobur kityo en gaa. Kiy aga ne amwae, ko rabisiek chotok kon serikali kotoreti lagok chotok po university kolipan tuguk che-che-chemakchinkey akwage asikosoman komyee. Tuguk chotok ko cheu rabisiek ap korik chotok ko rent anan ko rabisiek chebo amwitogik che kikwame eng korik kwak chebo che ame-che ame ye somansot en university

En olinyon ketinye sugulishek chetinye korik ab sokat en kokwet Chang sugulishek choton kotinye en kokwet nyon sugulishek choton tinye korik ab soket kotareti kipsomaninik en oratinywek chechang choton konebatai Koni toreti kipsomaninik yesomani koyai tuguk choton Somani en kila en kot Nebo soket choton ko prakticols chekakosoman en kilasakobo koyai en kot noton Bo soget kiage ko tareti walimuinik ko baishek kasingwong komie ako chuchuch kasingwong amun tareti kipsomaninik ko kebendi kot Nebo soket akwai kasingwong ak age kityo akiyaka netareti ko sikik KO yemamache lagok kosumbwatis lagok kobeng konoton ba soget akobo kobiren komie en kobaishen tuguk choton mi en kotab soget

chang tuguk che koromen komie chebune mwalimuinik kenete kipsomaninik chemokosto kit nepotaa kinete kipsomaninik chemokostoi kit nepo tai ko kinete kipsomaninik choto mokostoi ko moroisi komie chan kewelutik chebune mwalimuinik konete kipsomanini choto amun kere kitiok ako moimuche kong'alal ako kochang kewelutik chebune mwalimuinik yeinete kipsomaninik chemogere komie kit nebune mwalimuinik choto ko kinet kipsomanishe choto mogere komie komache mashinishek chechang che maimuch motinye anan imuch maimuch sigiik koalchi kipsomaninik mashinishe choton kii agee nebune mwalimuinik ko yeyoe lagok tiemutik anan mutianik kochang kewelutik chebune mwalimuenik yeisoisoni anan yeyoe lagochotok mutianik kwak amun moche mashinishek che imuch maimuch sigiik koal